Ekinde mang'eny, awinjo ka chunya okwe, kata kamano e kinde ma weche tek, anyalo yueyo maber, nindo maber, kendo chamo chiemo maok ayuago ang'e kata abedo gi parruok. aketo tong' ma ok ayuago ang'e, kendo akwero ng'ato ka ochuna timo kamano. Ajatem nono kaka awinjo e chunya, paro ma aongego koda teko ma angodo. Atemoga bedo gi osiepe majiwa, kinde ma atemo bedo mabor gi joma nyoso chunya. Atemo timo gik mamiyo abedo gi mor kod kwe e chunya. Ang'eyo kinde madwaro kony kendo ok alwor kwayo osiepna moro, laktar, kata ng'ato manyalo puonja. Kik ok andonjra ahinya e gikmoko manyalo inya, obed intanet kata e ngima mapile. Anono gik masomo e buge, lemo, paro matut kata ling' mos. Abedo ng'ato moil, kendo chiemo maber.

Wuoyo gi ng'ato ma ageno ma ka ochiko ite ma ok ong'ad na bura miyo ting'o na bedo mayot twak kata ng'iso lit ma ng'ato ni go e chunye ok ng'is ni ng'ato nyap. Bedo e aluora ma okwe kata kuonde ma okwe oyo pacha kendo konyo bedo gi winjruok gi ng'ato achiel machielo, lamo kata paro matut kuom weche ma nitie e muma miya teko kendo miya paro mo okwe e wii chandruok. Ndiko weche e buge wa ama pile pile konya ng'eyo paro kod paro ma ok anya wacho gi duol, timo gik matindo tindo ma kelo ber kata rito ler mar ot wuotho kata winjo thum, paro ni ok rach bedo gi paro ma ok kare e wii ngima mar gi moro mora, bedo mayot gi ng'ato ka ng'ato e weche ma gi timo. Seche moko ok ochuno ni nyaka walos gik moko duto to mana ni nyaka wadak e kinde moro achiel to mano kende e ma oromo.

Abedo gi chenro mar nindo maok abara. Atemo mondo anindi, kendo achiew e sa machalre pile ka pile. Kata mana e giko juma. Achano gik ma abirotimo e odiochieng', ka atiyo gi list mar gikmonego atim mondo abed gi chenro maber mar tiyo gi thuolona, mondo kik ayud gikmang'eny manyalo timo. Seche moko, ajawinjoga thumbe madwong'o chunya, asomo buge, kata alemo. Aketo pacha kuom gik madwarore ni atim mapiyo, kendo aweyo timo gik manyalo kawona kinde mang'eny. Atiyo gi odiochienga e timo kamano, konya mondo kik aol kayudo yueyo matin. Adwoko chien caffeine kod chiemo mang'eny gotieno, mo ndo omi denda oyud yueyo mayot. Timo gikmakago, bedo ni miya yot kendo keto chunya mokwe kama aninde. Atemo anindo kama ler moyue kendo maber.

Adwaro ni anindi kuom seche abiriyo nyaka ochiko otieno ka otieno nikech mano en gima dwarore mondo denda kod pacha oti maber. Tueyo mamor kamano ok en mana ni mondo ng'ato owinj ni oyueyo kende, to en gima otudore ahinya gi kaka atimo, kaka awinjo kod kaka atimo gik moko e odiechienga. Okonya bedo gi paro maler, kendo keto pacha duto e ngima e gima atimo ka anindo moromo. Achiew ka pacha ler, anyalo keto pacha e tije mapile eyo maber moloyo. Obed puonjruok, tich, kata timo yiero. Nindo konyo obuongo tiyo gi weche kendo kano weche e paro omiyo aketo e pacha gik mapuonjora, kendo aneno gik moko eyo mopogore. Mano konya bedo gi paro mowinjore. Mano miyo denda bedo gi teko mar kedo gi tuoche sama anindo, denda losore kendo en obedo maber.

Eee, mano nomiyo abedo motang' kendo nafuenyo kaka ng'ato inyalo ma mayot eyor simu. Ne aoro ripot mar wachno mapiyo ne jo m-pesa mondo anyisgi wach mane otimoreno. Ne aleronegi weche duto eyo matut mondo kik gitim gik moko eyo machielo. Kendo mondo gichak nono wachno. Ne aloko pin na, kendo weche mane atiyogo e donjo e akaont na katiyo gi lain marano eyor oro pesa esimu. Koda gi egik moko mag akaont na mondo kik ng'ato donji e akaont na no. Ne adhi e ofis mane ni machiegni koda, ne adhi ir ng'ato machiwo network na, mondo ane kanitie ng'ato mani nyalo ng'eyo network na, kata ng'ato mane nyalo loko network na, kata ketho network na. Ne adonjo e police mar cybre crime mondo anyisgi gima notimore mondo gichak nono nonrono mar gima notimorena no nikech pesa manawi..

Ee iluonge n i ecitizen kendo inyalo yudo e www dot ecitizen dot to dot ke. Ma gi e ber mare; bedo gi thuolo mar yudo weche duto ma sirkal dwaro ,oketho tije ma opogore opogore ma e migepe ma opogore opogore mar sirkal ,kendo mano miyo bedo mayot ne raia yudo tije go duto ka moro achiel. Timo gik moko e yoo mayot ma ok kaw thuolo mang'eny ok ochuno ni nyaka ibed e lain kata iwuoth mabor. Tije machalo kaka kwayo passport, medo riwo license mag riembo mtoka, kata chulo nengo loo inyalo tim e intanet sa asaya . Nonruok e yo maber kod chiwo dwoko chenro mag chulo osuru iket o e kompyuta to mano konyo e dwoko chien mibadhi kendo okonyo ji e miyo ji owinj wach ma ber ,okonyo ji e ngiiewo e ngeyo somo kod ndiko e yo mag kompyuta ojiwo ni mondo ji.

Ee, onyiso dongruok kod dongruok en gima nyiso ni Kenya dhi mbele gi tiyo gi teknoloji e miyo ngima ibed mayot ne rahia. Koro ok ochuno ni nyaka abed e laini maboyo kata chuno ni nyaka abed e ofis. Mano biro miyo kik waketh seche kod pesa mang'eny. Anyalo medo kinde mar bedo gi lainsens kamoro amora, obed e oda, kar tich, kata kamoro amora. Mano miyo ok achul pesa mar ting'o mtoka kendo mano miyo ok ati gi thuolo mang'eny e rito ng'ato. Mano miyo abedo gi teko mar chiko gikmoko, anyalo nono chal mar kwayo mara, yudo weche manyien, kendo yiero kama anyalo yudoe barua mar rusa manyien. En gimamiyo ng'ato teko, odwoko piny mibadhi koda deko chenro itimo e yor masinde kendo e yo maratiro. Omiyo ok yot mondo ng'ato okwaye asoya kata omeno chopo e migawo moro amora.

E odiechieng koth ma chwe nyalo miyo ng'ato kiko chenro mare ka oweyo tijene kaka doyo gini, kata mana dhie wuoth ma opogore opogore. Kinde ma piny ng'ich teko na dok piny ahinya e odiechieng kendo ma chieng rienye ahinya aja ol, ayueyo ahinya kendo seche moko ok anya keto pacha ka moro achiel. To e otieno kinde mang'eny ma ngich nitiere miyo ng'ato ok nind maber seche ma piny ng'ich ahinya ayudo ka teko na nindo odok chien kabisa. kendo otieno ma piny liete kelo parruok kinde mang'eny ma liet mang'eny go otieno muono ng'ato nindo. Giko ne achako bedo gi parruok mang'eny ayueyo kata chiewo pile otieno ma koth chwe kata ma yamo kudho kelo luoro kata chandruok koth machwe matek go otieno nyalo golo koko matuom tado maket piny ma pi opong udi kata kelo ataro. Oketho nindo ka omiyo ng'ato bedo gi parruok mang'eny.